Ore eniko oltung'ani peiput mpala ekuna ajijik eserkali nalelek elaata na kelo ak nelo esimu enye nelo airony star isiet are alafu hash nilo airegista keon nikimpotunyeki nambai enkipande nikimpotunyeki nambai esimu ninchooyo nonatokitin pooki ore tenkiti rishata nikiriwaki ormesej nikicho tegelo rumi anaa eniyieu nikincho nidol sinyeyie ajo kaani indim atijinga amu kidimayu nikincho enkaji kiti nelelek aa ore ormarei lino na sapuk nelelek paabore ormerei lino neaku kekutik neaku ore ake pikincho nafadi nyiaki tegelu openy ajo inji etiu enkaji niyieu na ekincho tegelu kebolikino peingoru enkaji nindim atalaa amu kelo nikincho enkaji oropiyiani kumok nimidim sinyeyie ataalaa neaku keyieu nikinchori enaaji ayieu tenkaraki ena wena neaku inatoki eimunyeki ilo ake nilo airony pitumoki ainoto inasiai muj.

Ore ninye angas anaasitai tene naa enkiremore, naa ore paa enetipat te nkop ang naa ore saahii kulo tungana nera oong'waan loongira aairemisho tene wueji ore aa oong'waan, ore teenaa iltung'anak naaji kumok oogira aairem iikai esiana kumok naa kikumok naa ltung'ana olaaki naa kumok iropiyiani naalaki. Neeku ore ninye angas ena naa keya iropiyiani kitik. Kisidai dii enkiremore amuu ore ake peeku iremisho oltung'ani naa ketumoki airemu endaa enye pookin, ore peeku ibung'a ina daa enye vizuuri nelo aitoki airemu mpoosho, etii oloiremu rpaek ketii oloiremu ninye ata irnyanya teneeku etoishote nena maasaa enyenak esidai, netumoki sawa sokoni ore pee eya sokoni nelo amirr, nelo ake amirr neshukunye aitoki enkiremore enye amu ketum naa iropiyiani nitoki ninye aitalala alang enapa edukuya arashuu itoki atum inaarewue nkera enyenak sukuul nitoki sii dii atum iropiyiani nelo abol biaashara naijo ebaiki naaji Neeta empuloot nayieu nelo ainyang'u ashuu enkaji nayieu nelo ainyang'u, neeku ketum naa iropiyiani naaimu enkiremore. Neeku kisidai enkiremore naa kisidai ena amuu kitadoyio kilo tung'ana oosisho neeku kikutik iropiyiani nintumiya alang ninye oltung'ani olaapik olchamba iltung'ana kumok. Neeku enkiremore ena.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa kadol ele airemoni ajo eh ele ele payian ashu ele tasat uh oiremishe adol ajo etuuno apa nainye ilperera neeku naa idol ajo kegira akes tenewoi neeku ore ake paadol ena kisidai ena amu kee kisidai ninye tonkuapi naai naijio ketii enkima amu ore ninche irperera naa kebulu ninche tewueji naa ijio ekirowua ataa naijio emisapuk kirowua kake mee duo enoshi kirowuaj saapuk oleng enkae naai naijio emisapuk enkolong oleng kake ketii sii dii enkolong naa kisaidia sii ena ilairemok naa amu idol ajo ore ake naa peeku naa itayio irkumok nelo amirr ore ake peemirr netum iropiani nalo aasie kulie siaitin neeku naa kadol nanu ajo kisidai ena kiremore naasita ele naa ore eni ore eninko naai teniyas ena naa ilo ake nirem olchamba ore ake piirem olchamba nilo ayau naaji empeku ore peeku inoto empeku ekulo perera nilotu aun nilotu aun kake ore naaji entoki naiu oleng naa keiu naai naa ijio ketaana enkare metaa peemi peemilau naake enkare naai nitumoki uh nitumoki uh ataa naai ipikita naa amu ore ake peeku naa kelakua enkare naa kinyialakino amu meisho naa esidai ore ake peeku ketaana enkare niing'orr duo sininye iyie aitobiraki niwosh olchani niipik duo akeyie pokitoki naai nayieu naa kisidain naa amu keisho naake esidai naa ore ake peisho esidai nekincho naa eh ekincho faida sapuk nitumoki anyaaki anyaaki airemorie irkulie kumok ashu nilo ninye aasie isiaitin kumok.

Ore entoki naloito dukuya tenewueji naa enkiremore oolnyanya. Ilnyanya kulo oiremo kulo airemok mesapuk enkolong oleng'. Naijo endaalo naji e Narok, inashoto duo akeyie pookin. Idol ajo iremo apa olairemoni kulo kuna tasati eshomoito apa nirem duo ewueji, etipika oltinka nelotu oltinka nirem neponu ninche aitoki apu aayau inyanya tosokoni, neponu aun, neponu neisho naa kulo nyanya. Idol ajo etoishote esidai amu etoishote naa amu enotito ewueji sidai nenyorr lelo nyanya eikuna enkolong mesapuk enkolong duo oleng' naa ketii sii. Enotito si enkare amu kelo naaji metaa keyieu ilnyanya enkare nebaiki neton eitu esha ina rishata, ebaiki naa ore ina rishata neme enkata enchan. Kake eingorutua naa ninche enkare, naitoki duo akeyie apik naa pee minyala naa, neeku idol ajo eshomoito, etipika naa netoosho sii Fertilizer sidai. Etodua, itobirakinote AA enkulukuoni arashu olchala loidimayu naaji kebaa olchala loidimayu netipika neeku naa enotikito idol ajo kenyorr enkop lelo nyanya naikunie kulo nyanya, natuunie kulo nyanya idol ajo etoishote esidai. Neeku isidai ena, naa kisidai ena kiremore oornyanya amu idol ajo eyaka ninche kulo aramatak, arashu kulo airemok faida idol ajo ore ake enkae rishata naa kitoki ake airem naa kitoki ake aatum zaidi ekulo.

Ore entoki nayiu nanu naii neas ministry ena naitashoki inkwapin eboo naa teneitobirr olning'oo lenye oonkulie kwapin pookin teneitobirr olning'o le Kenya oonkulie kwapin pookin amu meeta enkop nemeyieu enkae neeku teneitobirr naji olning'o lenye tenebo olningo le Kenya oolningo loonkulie kwapin pookin atasanisana ninye kuna nikitaanini naijo noo Tanzania naijo noo Uganda naijo noo Somali netumoki duoo aitobira metaa kening'o ninche metaa keidimayu inye naaji nengar intokiting naata amu keisaidia orningo amuu oree akee peyaku etoningote inkwain naa keisaidia naa amu teneeta entoki nayieu kundaa netumoku ashomo ayau naa teneeta entoki nikiyieu siiyiok nikitumoki ashomo ayau teninche nemelaakinnoi naa keisidanu sii amu keeku naa keti eripoto amu teneaku ashumo nayii nanu Tanzania naa keyaku naa kaaripi naa teneaku aauwo sinye likae tungani ena alo naa keripi naa tenkaraki naa kening'o nena kwapin ilotuu siyie you aaku kesidai sii teneyakunkening'o inkwapin keeku tenepuo nayii Kenya peeshomoita ayau esile tee China ashu teneeku naa eshomoita ayau enkae sile tiai kop naa ketumokini aishoo amu keeta naa olning'o sidai tialo Kenya nayii oonkulie kwapi neeku ore tenanu kadol nayii enaa keisidai teeneas ministry aibung'ie ena kop Kenya teneboo oo nkulie kwapin.

Ore eneiko oltung'ani loota olchampa teneaku keiyiu nelaaki olchampa lenye kodii naa kedumunye ake nelo inkopisini ee ministry oolchampai ore ake peeku eshomo nelo naa nelo adol olchampa lenye ajo kebaa iyekaai naati nelo ai register teinewei netupokini aishoo duo inkardasini naatumoki aigero pooki toki amu ore entoki naikilikuanuni naa ekinkilikuani nampa inonok nikinkilikuani enkarna ino nekinkilikuani nampa ee nkipante ekingilikuani taakeiye enkarna duo natii enkipante enaa enaikununo nikinkilikuani enebaa olchampa lino kaji etii nekinchori nena tokiting' pookin nii register duoo koon neeku nikinchori nampa naa keaku ninche ake ilaakinyie nikinchori sii enkae ardasi eeyata duo ake title nekintokini aisho enkae ardasi meeta iyata ake ketii enkae ardasi nikinchori naitodolu naa ajo ilakita arashu naitodolu eneba ilo shampa lino naitodolu ajo kaa rishata oshi interua alak neeku nejia eikunari metaa kelakita ake olaramatani ilo shampa lenye ikilikini sii dii aiko ajeki ekinkilikuani sii dii ajoki kemaa ilo shampa lino ingira ounishore tenaa ira olaramarani loonkishu arashu aa oloontare metaa ninche duo naa nainosita nayii ine neeku nejia eiko olaramatani nejia ake aashu elo openy olchampa teneeku nayii kegira ake alaaki olchampa lenye duo kodi arashu nelo ao register koon metaa kegira ake alaaki olchampa lenye kodi, ashe oleng'.

Oree imbarakinot naitumiai tenewoji naa keyai ena title nepoi ayaa enkopis enkopis enkopis enkopis oolchambai ore kaa peeku eyawaki enkopis olchampai nengasai amaan ilo shampa lino adol ajo kebaa iekai natii ore peeku eidimaki nejia nipopuo asain pookirare nilo iyie aisain ele otimira nilo asain ajo atimira iekai nabaa anaa enaje nitimiraa sii ewoji naje neisain sininye ele likae ajo ee atimiraka naidipa atimiraki iropiyiani arashu neton itu alaaki neton itu alaaki iropiyiani ore peeku inkuna nejia neitokini adung ena title ino adongoki naaduo ele ele ele duo litimiraka olchamba nedungokini naaduo ninye inaduo ekai enyenak neitakini ninye title enye tineweji ore enda ngai ino netumokini duo airagie kunda ekai nitungukia keon arashu initu imir neitu naa imir nikitakini naa sinye iyie title ino neeku nena barakinot arashuu neija easai teneku ina eshomo naaji oltungani amir olchampa amiraki likae naaa esii duo kedumuni ake ina title nepoi aiko ina title neitakini elde inenyenak nikinguikini sininyee duo iyie kuna naa duo nitu imir neeku nejia naaa easii tenemir oltumgani olchamba

Ore eninko tenentiru alaaki ena sile e sukuul e HELB naa ilak nena opisi duo enkisuma ashu nena ashu kuna opisi e education nilo aliki ajo kagira oshi nanu atum HELB naa katayieuwua naa nalak ena sile. Ore naa peeku ishomo aiko, nikirigista ninche nekinkenoki ninche metaa mekigirae aisho ina sile. Ore ake peeku kinkenokito ninche metaa mekure naa, mekure kigira ninche aarewaki ashu mekure kigira aisho ae toki nitumoki duo iyie aiteru naa nikincho number ashu tenikincho entoki ninteru duo alaakinye. Ore sii teneeku naa interwa alakilak nekintodol siininche ajoki nji taa eba iropiyiani ninteru iyie alak arashu imbung ninye naai metaa ore ina siai ninoto iyie ni connect ninche metaa keeku ore ake pee kinchori ormushaara teneeku etijing'wa account ino nekitumoki ninche aikuna. Kesidai sii amu mee taa sidai kake keeta na ninche details inonok pookin amu inchooyie naa opa number e nkipande, nchooyie opa number esimu, nchooyie opa number e account ino. Neeku ore ake peekilaki niteru ninche, niteru aipang alo inewueji ina sile enye. Neeku ikuni tenelak, teneeku naai kelakita oltung'ani HELB ashu teneeku kegira oltung'ani naaji, mekure eyieu naaji HELB neeku etaa keyieu nitoki alak ina sile. Ina ake eesi, ilo ake nilo alikio ajo meekure nanu ayieu neeku naa enchooki matalaa. Nikincho naai iropiyiani, ewuei naa keeku naa ninye ake igira arewaki. Neeku nija ikununo, ashe oleng

Ore enaiteru naaji nanu naa kakwet ake enewueji e police station nalo alikioo ore ake peeku ashomo alikioo, naishooyo inamba aainei naishooyo inamba esimu nalimu ajo kaa simu ina naliki duoo ilo ordered kuusu ina simuai pookin. Ore peeku atolikio, ninteru ninche aai track ore peeiteru ninche aai track neeku kiterunninche aayiolou ajo etii wueji neje, nesujaa amelala nepuo aaibung naaji ilo tung'ani, naashukokini nanu esimuai kake lasima piiyata sii ninye iyie iropiyiani nilaaki naa lelo tung'ana naaji ooitraaka ashuu oogira aasuj ina simu ino amu ilo naa ninteru aliki nilak naa sii ninche iropiyiani peetumoki naa aatusuj ina simu ino. Neeku ilo ake ine wueji oo rpolisi ninteru ninche aasujaa ina simu ino niteru aasuj neoshoki safaricom aaoshoki naa ilo aaini amuu kegira naake ninche aasujaa ina simu etii ilo aaini, naa tenebo ninye ninturrayie ilo aaini naa kesuj naake amuu keoshoki ake duo enkampuni nitayio ina simu anaa duo enkampuni e Samsung, enkampuni naaijo ene infinx, enkampuni naaijo ene oppo enkampuni naaijo ene iPhone neeku naa keoshoki ake nelo ninye ina ampuni aaitrak ina simu neeku kesujaa ake ninche ampaka neeku kegirae ake aaliki ajo etii esimu wueji neje omeshomo aaibung oltung'ani.

Ore nkiterunoto olturruri naa keitobiraki amu oree naake peaku eitobira oltungani olturrur, netii naaji oltungani naa keaku naa nai mintoki adamisho oleng amu keaku iyook igira ake aing'oru iropiyiani piitumoki aawa naa duo ewueji olturruri, eatae ilturruri nai loidimai neitaru ninche ajo ekiiyeu nai nikinteru aaku ore ebaki emusho elapa niintai iropiyiani naaje arashu keatae ninye lkulikae naa kila ewueji neitaini iropiyiani naaje. Keisaidia sii kulo ilturruri amu keaku ore ake peeyeu oltungani iropiyiani naa indim ashomo ayau teineweji netumoki aatushuko, neaku naa neata teneaku etushukoki oltungani nkerai osukuul nelotu alo ayau iropiyiani teineweji olturrur, netumoki ake atusuja enkae rishata alo alaaki inkera sukuul. Neaku keisaidia naa ena amu meitoki oltungani duo adamisho duo oleng ajo kegira alau iropiyiani naa kegira aikoja, Naaku meitoki oltungani adamisho oleng, naaku idol ajo keaku naa ore inturoto oolokuny ashu ina namoi iltungana lokuny eimu ina naifikiria oleng ashu ina nadamisho oleng naa kidol naake ajo keaku naa kiti, keaku naa kiti amu keaku naa etumuto ake iltungana nkuti iropiyiani, keaku tenilau ninye iltungani iropiyiani naa keeta enkiti wueji nekwetiki, nelo nepoi aisho nai ,nejikini tushuku enkata naje, naa kesidai sii amu mee esapuk sii ifaida nalo ilo turrur atum, esapuk nkulie iropiyiani naa tia olong' naapa niiwa.

Koree intokiting' naifaa netii arashu naayieu naji netii first aid kit naa keyiu najii naa ketii irkiek lelukunya neyiu sii netii irkiek lemion mataa ore nayii teneaku nayii ekuna oltung'ani adung' koon ashuu tenaa kemoi olltung'ani elukunya naa keishori naa asiokisioki amu kesej peemoyu oltung'ani elukunya teneeku naji eshomo metaa eikuna inji oltung'ani adung' koon keifaa nayii neoki irkiek lemion peetoki ina mion atadoi keeyiuu sii naii naa ketii sininye ele shani oitukuyieki nayii kuna enkindonta arashu enewei naai nikitoosho naayi matejo osoit matejo ormushumaa nena keiu neti sinye ina nkae keyiuu sii naa ketii enoshi arasha naenieki onoshi naiborr keyiu naii naa ketii sinye ina nkae arasha naenieki naiborr peetumoki pee eneaku naji eikuna inji netumoki naa aikuna keii sii naii naa keetii sininye enewei kuna tokiting' oshi naishopi too nkaek ataa gloves metaa teneaku ekuna ilo tung'ani duo likingira abak ele first aider naa keishop naa ninyee piikitumoki naji aikuna teneeku naji eibung'a osarge le likae tung'ani naa keidim ninye neitoki atum inkulie moyiaritin nayii naata ilo tung'ani arashu keidim nayii ninye neitokii aisho atipikaki nayi ilo tung'ani inkulie moyiaritin neeku keyiu naai netii entoki naijo gloves netii nena kutitik arash naiborr oshii nayenieki netii nayii sinche inkulie tokiting' naijo kulo kiek lelukunya netii sinye nayii netii sinye pain killers nena tokiting' nayii duo ine maana oleng' naifaa netii ine wei ee first.

oree ake paadol ajo inyangua tikit nadol ajo eitasheyioki emasho naa kaingoru aki nampa oladuo tashiekinoni leine weji nawoshoki esimu oree ake peeku atoshoko nairorie ake naliki ajoki ketaa ndii etasheyioki emasho nekuu kaa naa kias arashu aliki ninye nayii najoki eitasheyioki taa emasho inyiaki aapik emasho enkae weii neeku kamaa naa teneaku eitasheyioki kaa kias naitoki duo sininye aijibu ajoki mataas injii arashu matipik naa kuna kulie tarikin mainyaaki naa adumu apik ene nkae wei kake nenaa kelakitae duo ele tashokinoni lele masho naa tenaa ore duo iropiyiani naalaki nashukoki naa duo amu etaa naa eitasheyiekii meekure emasho aasa neeku naa keitasheyie ake etaa teineitasheyieki neeku naa kashukoki ake nanu iropiyianni tenaa kaishoo duo iropiyiani oree duo ina tikit naa naitokini naa duo ashukoki nanu iropiyiani naashuk naa nanu entikiti amu meekuure naa egira aasa enaduo mashoo naa naa ninye duo eifa naa paloo duo ina rishata neeku neija taa aiko tenairorie ashe oleng`.

Mee kunok irkererin iisuji arashu mee sapuk duo naaji orkereri osuuji olen' teneaku nayi iyieu oltung'ani neyen ematatu amu oree oshiie imatatuni kumok naa keesa inenkampuni neeku enkampuni nabo naaji nenaa matatuni neeku ilo naaji ake nilo ina office ina kampuni oree ake piilo ina office eina kampuni nilo ajo kayieu ematatu nayii naya eweji neje neeyayioki iltung'anak esiana naje tenera nayii iltung'anak tomon nekindimi nekinchori ematatu naboo amu ore ematatu Neeta iltung'anak tomon oong'wan neeku ore ake peeku ishomo nayii nikijokini kemaatatu nabo iyieu tenaa are oree nayii inamatatu nabo nikijokini kenkolong' naje oree pee ilimu nekintokini aaliki aajoiki kebaa inewei nikiya nilimu naa ajo ebaiki ewi aiteru ewei neje ampaka ewei neje nikijokini naai oree taa ina rishata naa keok eilata nabanji ore eok eilata naa banji naa keyieu sinye olderefai iropiyiani esiana nabanji oree sinye eyieu olderefai ina siana lasima ake peitoki aaku keeta likae tung'ani oboitare duo ilo derefai neeku nikinteruni aajoki piyau naji iropiyiani naaje esiana naje naa ina rishata eintoki naa naji iye ajo entudung'okoki penyo naa duo amu kaata naa Kuna neeku naa oree orkereri lisuj naa piilo ake amu oree imatatuni kumok naa ene nkampuni naboo duo neeku pilao ake ina office ina kampuni nilo ajo kayieu naa ematatu meilok ake amu meeishoru naa teine wei neeku ilo ake enkopis nilo ai sign nikinchori duo Nena tokiting' pooki nilo aton teine.

Ore inyamailitin naima iltung'anak aa loomirr kulo kiek loo ltung'anak naa meinyang'u duo iltung'anak duo oleng' naa amu ketii dii iltung'anak lememoi naa meeta naa naji eniniko tenilo ainyang'u naa olchani mimoi arashuu inyang'u olchani nemeeta enilo aitaas neeku naa mee kumok duo oshii iltung'anak loinyang'u tengaraki naa meeta naa enepuo aitaas, meinyang'u dii oshi iltung'anak oleng' irkiek amu ketii irkulikae tung'anak laa irkiek le sipitali edol anaa ninche loisaidia oleng' arashuu aa rkulikae kulie kiek kake meidol duo enaa kesisaidia kulo loo ntimii oleng', meiko sii dii amu ketii sii iltung'anak lemeyamini arashu lemedol enaa keret kulo kiek duoo neeku naa keti oshi iltung'anak lemeamini sininche aajo keidimayu neret kulo kiek omirritae nayii naijo iloshii oomirr iltung'anak toorpirai iloshi loopui iltung'anak aamuku neeku naa inaa duo oshii peemedol lelo kule tung'anak enaa keiko meamini duo kulo kiek oleng',keeti taa oshi iltung'anak lemedol enaa ketii iltung'anak odol enaa kedua lelo kiek amu keya nayau sinche iltung'anak irkulie kiek laijo kedua oleng' neeku naa metum meinyang'u naa duo oleng' tenkaraki naa kedol kulo kulie tung'anak enaa kedua kulo kiek neeku naa mayieu nanu irkiek oodua, mayieu nikaja ketii sii tung'anak laa ketiioshii kulikae kiek loomirri laiji ile shaii, meinyang'u duo irkulie tung'anak oleng' tenkaraki ketii laa keyeu naa olturungi ake ninche eewok, meyeu ninye shaii natii olchani arashu metiu shaii natii olikae shani.

ore tenilo abaiki eleduka le safaricom le customer care naa keisosion elo asioki sioki aitobirr kuna nyamalaritin arashu esioki naa ashuu esioki arrish kuna nyamalaritin amu oree ake peeku itabayie naa ore entoki nikinkilukuan ninche tena keimina duo ake olaini lino nikintero duo aikilikuan ajo tenaa iyata apa okoa tilo aini tenaa iyata apa esile yoyote apa niata teilo aini tenaa ketii irropiyiani nikincho nikinkilikuan ajoki koree apa enkadi nikinkilikuan nayii inampa ilo aini nekitumoki ninche aing'uraki ilo aini arashu nikitumoki ninche ainyakii naa atushukoki naa ilo aini lino neeku naa keisosion esosion teneeaku itabayie eleduka le customer care le safaricom naa keisosion naa amu kekumok naa irkulikae tung'anak oogira naa aasisho teine wei naa inkomputani sii eitumiai teine weii imashinini computer eitumiai tinewei neeku naa ninche naishoo meisosino amu tenaa keeta entoki ninkilikuanwa naai iye naakeitumia computer neitumi naa entoki nayieuni naa duo amu ore naa oshi naena ampa naa etipikaki naa apa ine wei duoo metaa etipikaki kei save a ashuu naa ketii duo ake atua safaricom neeku tenepiki ninye computer neitodolu ake asioki sioki te computer aitodolu ake teine wei ee computer neeku keisosion teneakuu itabayie ene wei ee customer care keisosion duo inye oleng' ,ashe oleng'.

Ore eninkunaki oltung'ani peeyiolou ena siaai naa ing'as ninye aliki ajoki ore ninye eton itu nteru ena siaai naa lasima piing'as aitobirr ele shamba pooki ore paa ketii tenaa ketii nkulietokitin naaijo nkeek nidung nidung akiyie pooki toki ore ake piidung ivo nintoki aipotu oltinga ore piirem oltinga ore pee idip oltinga airemo ningas aar ina terit metaa kiti ore piarr ina terit metaa kiti, nitoki ayau entoki nimpimie ena terit nimpim ena terit ajo kebaa, piiyiolou ajo kebaa entulugumi nipik, ore liindip ine wueji nintoki ayiolou ajo kainyio iun tine wueji, enaa ele lotuuno, niyiolou sii ajo kebaa ewueji nelami, niun sii ninche mpaipi te kila orkereri tenoshi najo ilashumba drip irrigation ore ena drip irrigation naa keisaidia amuu mintoki api enkare te kila maali, keeku ele paeki ake ejing enkare kila obo nimintoki alo kila orpaeki.

Oree eyasishore inkera mobile apps toosimi naa kadol nanu enaa keeta esidano naa keeta sii entoroni tenkaraki ore naake peeku etaa kegira inkera ibung' isimui naa keaku naa Mee duo esimu duake meentelea aaku nayii inapenu idol ake aa kegira aipang' idol ake epuo aas enkae nidol eitoki aipang' epuo aas enkae siai toosimui ake nidol inkulie naiteru keeta iltunganak naaji oogira ninche aawoshoki amu meeta naa eninko tenintumia mobile app miyata olaini neeku naa meiko duo oleng keisaidia ena app tee sidanoo naa aitoki amu atejo naji keeta intokiting' torook neeta sii inkulie sidain ore tes sidano keisaidia naa inkera amuu keeku teneata ninye enkiti toki nayiu enkerai neyiolou naa mebaiki ene weii netumoki aidaunlodaa ashuu netumoki ninye ashomo aing'oru netum teneishori naaji eswali ormalimui netumoki alo aiko teine wei naa ketum neeku keisaidia naa ena inkera metayioloito ajo kanyioo pooki toki ake iye duo enkisuma duo ake iye pookin neeku kadol nanu enaa keisaidia ena mobile app pooki duo ake enaiko keeku naa keingorr ake inkera neeku I kera inoo simui oleng' ina naji ake naidim ainyala kidogo kake keisaidia mobile app amu meitoki naa enkerai akata alikinoswali yoyote teneakuu naa ashomo naa neisho ormalimui maswali naashomoita aas arashu naa ajoki enchom eng'oru meitoki alaikino.

Kisidai ena duata oleng amu, ore Nena kuapi naaijo duo emesidai oleng ee security naaji arashu ijo emetii duo eseriani duo neeku ine wueji duo aitobiraki, neeku ore ake pee puonu ninche aaku naa Kuna e online metaa kisuma ake nkera kisuma ake enkerai etii atua, aji nisuma enkerai etii ewuei neje. kisaidia naaji Ina nkera amu mintoki naa nkera aapuo idie wueji. neeku naa naji erishata naaji napuo aas naa enepuo aas te college ashu te sukuul. ina erishata naaji ake idol nkera naa edumunye aapuo sukuul. neeku kaanyor naai nanu ena amu keeku kisuma ake nkera pookin etii ewuei. kibung'a keeku keeta ake e group nerewakini naaji nkera notes idol ake nkera egira aaku keisuma naa etii ine wueji neeku kaanyor naai nanu ena naa kadol anaa kisidai oleng, teneku Ibungate nkera nepuo irmalimuni neeku kegirae ake aisum nkera naa etii ine wueji amu, mintoki naa aku keeta iltunganak gharama naotoki nkera aapuo sukuul nitokini aapuo aisum teine wueji. neeku keeku naa kisuma naaji ake nkera naa etii ine wueji. neeku kadol nanu anaa embae sidai ena teneeku naa iamus nkera aaku ine online arashu teneeku tenkisuma oloingang'e, kisidai naaji teneeku naa . kaanyor nanu teneeku naa ore naa Ina kop natii nemetii duo eseriani ,neeku neeku, nejia etiu, kadol nanu anaa kisidai oleng , teneeku naa tene wueji olontoluo, neeku naa Ina eesitae online

Ore ninye oshi nkuapi ang' irmaasae kumok, kaidim atejo nkuapi irmaasae, karibu pooki naa irpukeli, naa ore temurua anga shu ore te wueji naumingua nanu, ore erorauta nikiwaita, kishomoita apa nikipuo aabaiki olarikoni ashu sirkali aa taa mca orbunkei ajo ekiiyieu network. tenkata naa mikita. Ore naa pee kipu aol

Wore entoki naloito dukuya tenapisha edukuya naa, organic farming. Wore ena organic farming naa, keetae olairemoni, olairemok ele tungani, nitoki sii dii aaku, olaramatani. Idol ajo keeta inkishu, naa wore ninye niana kishu naa inkishu ekule. Neeku naa idol ajo kekira inkishu aanya idiankae shoto, kake wore enankae shoto naa idol ajo kekira airem idol ajo kekira ninye keeta olchembe, kekira airem. Nitoki sii dii aaku wore nenda sininye olchala laa wore naaji peeku itayio idia kiteng naa imodiak ivo neeku naa olchala, nelotu apik naa kuna tokitin, nelotu apik elde shamba lenye. Ningua duo idia shoto nainosita enkiteng, minosa duo ninye enkiteng naa aikunaki nejia. Neeku naa olaramatani ele payian naa olairemoni sii, inatoki naloito dukuya tenapisha edukuya. Nitoki sii idia aaku wore tenankae pisha eare. Naa olairemoni ake meeta ninye measita ninye, maa olaramatani ninye, olairemoni ake. Idol ajo kekira ninye apik, kekira aosh olchani impuka enyanak arashu akeyie enatoki duo pookin natuuno. Idoolta ajo keoshito ninye olchani. Neeku wore ele naa olaramatani ake, olaramatani ake wore elde ledukuya naa olaramatani naa sii olairemoni kake wore ele naa olairemoni idol ajo etuuno intokitin enyanak. Idol ajo etubulutwa, idol ajo etaa ninye sai wore sai entoki naasita aitoki, netaa olchani eoshito peetumoki naa aipilipila aatisidana.

Ketii enkae rishata naitanyamala eloing'ang'e imbaa enkisuma, naa kore eneikunaki naa keyaa kore duo, keya nai neaku ketii enkijape sapuk oleng eneweji arashu ore kuna industries arashu kuna ampunini oshi naitaio empuro, nelo empuro sapuk nelo ajing' eloing'ang'e, ore ake peejing' eloing'ang'e near enewueji nejo ozone layer neaku na kesapuku enkima. Ore ake peesapuku enkima, neaku ore ake peosh naa ildarasani, neiteru nkera, neiteru aaku keyakita nkera nkima, nesapuku enkima too seseni loo nkera neaku naa keitadulu ake ajo keaku megira nkisuma duo aendelea enaa eneifaa ashu nemesidanu enkisuma naa tengaraki naa ore ilo tunganak oisumatae naa kerita enkima oleng. Eitoki sii dei ninye aaku ore sii dei ninye teneaku erishata enchan oloing'ang'e siake ninye eimu, keya nesha inshan sapuk aataa enoshi duo nkae nai matejo floods nesapuku enchan. Ore peesapuku enchan, nemeitoki naa nkisuma alo dukuya tengaraki kebaki naa orusa etiii nkera, neibooyo nkera peekipo sukuulini arashu dei ninye neibooyo nkera metaa meloto, mepo nkera sukuula naa naji ena sukuul soi oshi naata ena naa dei sukuul, neaku naa metumoki nkera aashom sukul, nemetumoki sii ninche irmwalumuni atabau. Naaku ore sii ninye ina nkae siai eloing'ang'e ina nai naa nashata nai keidimayu sii inye neiynalaki naa ina ninye nkisuma mataa megira aiendelea okulie kumok naake naa.

Ore eniko ormalimui peyie etum enkiteng'ena, enkisuma eimu teknojia, naa keidamayu naji ake nelo ormutandao, ore pee elo ormutandao nilo atumia entoki naijo naji chrome nilo aitumia naji entoki naijo google ilo naji youtube, nilo naji aitoki naji ekeyie nena duakeyie pookin naa, ore naji eshomo pookin nena nelo aingoru naji entoki nayeu ning'oru ashu inyang'u alo aaii download ore ake peeku ii download aa nelotu aitumia aiko neija. ore peeku euo atumia aiko neija nelotu adol intokitin kumok nelotu aii download naaduo entoki nayeu ashu elotu naji aing'or ake ina naji nagira aendelea toonkulie kuapin tee siai ee teknojia ore peeku etodua enegira nkulie kuapin aaa endelea nibelekeny nelotu najii sii ninye aiteru naa aas enasita naji nkulie kuapin nikua kulie. Neeku ina naji nanu adol ajo kii saidia. Amu ore naake peeku ehomo emalimui nelo naji atum nelo atum nelotu sii naji ayaki kuna kulie kera enyanak nijoki amataas sii ninche naji iyiok ijin, nelotu naji ake sii ninyee entoki nelotu aliki eneikunaa emaiteru aas ijin nikintoki aa endelea ako ijin neeku ina adol nanu anaa kii saidia naa ina. Keeku naa kelotu naake si ninye nelotu aitoki aas anaa anaasita duo lekua kulie. Neeku kadol nanu enaa neija iko ormalimui teeneku naji eshomo edumu enkiteng'ena enkisuma ilo ake atum tee online tideweji nelotu ayau.

ore tenanu neilepunye ena enkisuma oo nkera oleng' amuu ore ena oitoi ee digital naitumiai kuna tokitin ee digital too ndarasani naa etaa tenee kelo ninye nayi netumie irmalimuni video naita nayiii neponu aitodol inkera netumoki inkera aelewa oleng' keisaidia sii ena meitasioi irmalimuni ntokitin aa syllabus neeku kesioki sioki irmalimuni aidip syllabus neeku naa keitasieyo neseki aidip ibukui nesieki inkera ainyaaki aetu ataas revision neeku naa ake eilepunye ena enkisuma oleng' oree sii eitoki ake aiko nejia etaa teneaku keisho enaa metaa meishoo inkera metaa keielewa aitobiraki amu ore ake peelo metaa meelewa enkerai kidogo netumoki atipikaki nayii video natumokini aitodolu neitodoli enegira aasa tene wei naa keliki keitodol naa ajo iji dii egiray aikunaa neitokini aikunaaa inji neitokini aikunaa unji nekuu naa etadua ina inkera ashuu eitayiolo ina inkera oleng' metaa eitayiolo ina inkera meelewa duoo aitoki oleng' neeku ore te nanu eilepunye ena siai ee digital enkisuma tee pooki weji mee ake tolosho loormaasai kake tee pooki weji naji ee kenya musima ashuu toonkauntis ake iye pookin neeku nejia eikunayie ena .

ore naaji tenanu naa keyieu naaji naa ore nena maasa ore iltung'anak loisomeya enasiai etekinolojia metaa keyiolo naa aisuma olorere esidai, neyiolo naa aibung'a nena maaasa esidai metaa ore iltung'anak kikokoji ake nepuo aing'ial nena masaa, keifaa naaji nepuo apik iltung'anak loopik nena masaa, ore naaji pee ipang' iltung'anak tesiai neetaa iltung'ak opuonu aigor nena mashinini, nepuonu arip teine weji amu ina rishata ake sii epuonu amu ore inakop ijo emesidai sii eripore, metii eseriani sapuk neeku keyieu naaji naa keripi nena masaa pee metum ake iltung'anak opuo apuroo nepuo aamir, neeku ina naaji nanu adol neeku kisidai naaji netumi iltung'anak aramatishore esidai.

ore inkampunini naaji e internet sana sana enkampuni e safaricom naa ore naaji eniko pee elaaki iltung'anak tesidai naa pee itadou metaa ore internet naa ketumi tesiokinoto, arashu kidimayu netumi too ropiyiani kutik naa kidim naaji nebaki pooki ng'ae ooropiyiani kutik naaijo ene kumi , eneshirini, kunaa ampunini naa kisaidia naaji iltung'anak, naakeyieu naaji naa keya iltung'anak ooisomeya inasiai ninye naaji enkae sidai kedimayu naaji neshet enkaji newoshoki iltung'anak orangi pee etumoki ailepunye ena siai enye, pee etumoki naa ailepunye ate nitoki aaku kisaidia kulo tung'anak lenakop, aataa iltung'anak lekominiti neeku ina naaji nanu adol ajo kitobiaki naa kenyor amu keeku isaidia iltung'anak.

Oree te murua ai naa ketii pii pii imbaa naidipaki naa aatas peetumokini naa ailepunye enkisuma ee teknologia ore ninye ang'as ene dukuya neyautua apa ilarikok aa orbunkei ayautua apa orbusta naa peetumoki aatipik ine wei neeku etaa ninye oree isukulini naa duo sukulini enkop ang' naijo ene secondary naijo isukulini ee primary naijo Kuna ee CBC netaa naa ake ketumito pookin network meekure eetae sukul nilo nayii nijo alo neeku meetii naa network eyautua naa apa sininche eyawuaki sii apa inkompitani Kuna sukulini neeku keetae ake inkompiutani too kuna sukulini eishooki sinye inkera tablet naa kegirai sii aliki aajoki iji eikunari teneitumiai kuna tablet iji irony aikonji niwosh aiko inji neeta metaa iwosh iirrony aikoji nitumoki ataasa ena pookin nei download intokiting' aiko inji kegirai awutaki inkera eneiko teneitumia nena kegirai sii dii awutaki Kuna kulie kera teneitumia computer metaa keyiolo enkerai aitumia computer keetae ake sinche irmalimuni lee computer neishori ntemat metaa keihakikishai aajoki meeta enkerai nemeyiolo ataasa arashu meeta enkerai nemeyiolo esiai ee computer neeku nena siaitin eesitae kegirae naa ajo pee eilepunyeki amuu oree naa ena nayawuaki neishori inkera tablet neitokini sii aaku kegirae awutaki neitokini sii awutaki sinye eneikuni computer neyau ake sinye network metaa ketii neeku naa kegirae pii alilepunye.

Ore eninkunaki tening'oru namba egari ngejuk naa ilo ake enapa wueji ninyiang'unye egari, arasu ilo ake ene wueji duo ninyiang'unye egari etnaa egari apa inyiang'ua tenaa ke harrier, tenaa ke probox tenaa kekuna garin dii kutiitik naaji corolla, tenaa ke toyota, nilo nena opisi enye. ore ake pee ilo nena opisi enye, nilo aishooyo ajo ainyiang'ua naduo apa ena gari, nikipuo ninche nikintoki apuo aa nilo ai register duo ninchooyo ropiyiani. ore inchooyo ropiyiani, nikijokini talaa sii ninche entoki naji insurance taduo metaa tenelo ninye ina gari ino metaa enoto accident naa ekidimi atalaaki, arasu ekidimi aitobiraki. ashu ekidimi dii ninye naaji aishoo enkae tenaa kenyaaka aing'iala piipi. neeku naa ore ake pee ndelea duo ake aiko nejia, nilo naa ayaua, nilo ai register. nichooyo inamba inono, ninchooyo namba enkipande. nilimu ajo kaagari inaduo ninkuna, niosh naaji empisha, nikitumokini naaji ayaplayaki arashu, kitumokini naaji aing'uraki nena, nena amba eina gari. nikiyaki nena amba eina gari, nikiyaini nena amba eina gari nilo duo siiyie apik. ore pee ilo apik, naa lasima sii pee enyaanyuk ine dukuya one siadi. neeku ina oitoi naaji ake nanu adol anaa idim aaitumia pee itumoki naa naaji anoto namba ngejuko. naa naji egari naaji ninyang'ua ngejuk arashu, egari naaji tenelo naaji metaa inyiang'ua egari ngejuk, neeku ina oitoi naaji nanu adol ajo ninye naa naifaa naa ninye naa natii.

ore paa enetipat ena bae tenkop ang naa kisidai naa amuu keeku naa kemir naa, ore ake peeku etuuno naaji sii ninye matejo anaa ena tasat etuuno naai kuna etuuno kuna flowers ore ake peeku etuuno kuna flowers nelo naaji mpaka neeku naa eitayio nelo amir, ore ake peeku eshomo amir naa ketum irooiani, ore peetum ropiani, netum naai faida sapuk, ore eneeku enoto naa faida sapuk, neshukunye aitoki awun, keenyu naaji ake enkae rishata naa enchan niwun naai, tenaa keeka nabo apa etuuno o nusu ore inankae rishata newun iekai are o nusu ashu ewun di ninye ekai uni, ore ake peeku etuuno naai nena ekai nitoki atum faida sapuk arashu, ore ninye tenapa faida nanoto naa ketumoki naai naaji anoto ropiani nelo aitoki alaakinye nkera enyenak sukuul, ashu itoki ninye naaji alo aa atoki abolie naaji enkae biashara naaji abol biashara naijo enolduka arashu elotu naaji adumu nena ropiani netumoki ashomo ataasa, netumoki anyaaki ashomo atuuno naaji kulie tokieing naai nelo naaji enkae toki naijo irpaek, netumoki naaji anyaaki aa anyaaki duo ake yie aitalala naaji ake yie ena ena ramatare enye arshu ena kiremore enye, naa kisidai amu keeku naa ketum iropiani naidim neesie ena nitoki sii dii atum nkulie naidim nelo aasie enkae ,abolie naaji enkae kiremore ake naijo enoonkulie, to enkae daa ake yie pooki naidimayu nenyae ninye aitoki ashuu etum di ninye naai ropiani nalaakinye nkera enyenak sukuul, nelo abolie enkae siai ake yie duo naidim naai netumoki naa ashomo atabolie.

ore irbungei lolosho le kenya naa ore tena alo ee kajiado neetae mheshimiwa Sunkuya ore tenda nkae sheto ee north neetae honorable Nkokoyo ore tendaa alo ee central neetae Memusi ore tenda aloo ee east neetae Paash ore tenda alo ee west neetae ore tendaloo ee Narok neetae mheshimiwa Ken Naramat ore tendaa nkae sheto neetae ole ntong'oyo ore tena nkae sheto ee nairobi neetae sininye Babu Owino eetae sininye teidia alo ee central eeetae Milly Odhiambo eetae sinye tena nkae sheto mheshimiwa Salasya neetae dii sininye laa ninye oshii taata oitasheki pookin naa duo ashuu ninye majority lida eetae mheshimiwa Ichungwa neetae naa laa ninye oshi ataa Mohammed neeku lelo ilbungei nanu kaidim atolimu arashu ninye nanu kaidim atejo neetae sinye mheshimiwa Sankok leidia alo ee Narok aata ninye oshii taata oitaashoki iltung'anak kulo lemeidim ashom ashuu kulo lemeidim oshi kulo lemeeta inkejek nayii matejo laata ake iye ing'orikinot pooki naji osesen.

Ore entiki naidimayu nyii neyas kulo tuturii arashu okasi nayii naidim kulo tuturri aatas peetumoko aibelekenya ena siai oloing'ang'e naa peepuo naji abaiki kune weitin neegirae aitayunyie emouruo sapuk oree peepuo aabaiki nene weitin neegirae aitayunyie empuruo sapuk neliki ltung'anak ajekii pee eitadoyio empuruo arashu peing'oru eneiko peemeitoki naa aitayu empuruo oree sii naaji eneitoki naaji aas naji lelo tururi naa keponu naayii neing'oru nayii neliki serkali pee eibelekeny ingarin nayii metaa mee petiroli eitumia ashuu peemeitoki naa sitayu ina puruo nayii ee petiroli nepuo nayii metaa ositima egira aitumia arashu ingarrin tenaa najii enaa iltukituki nayii amu ina rishata naa edoyio empuruo peemeitoki naa empuruo naa alo ainyal oloing'ang'e eitoki sii naji ake aaku keitoki naaji aapuo aabaya nepuo aiko kulie weeitin nayii neidimayu nayii neinyalita oloing'ang'e nayii ake nepuo aajoki olorere nepuo aliki eneiko naayi peemeitoki najii ako neitadoyu nayii metaa kekiti tenepuo sii nayii peedol ewei nayii naijo ketii impuruoishi kumok ashuu ewei nepejieki naai intakataka aiko nejia nekuu nayii keidimayuu nayii neiko ntakataka neturoo naayi alang' tena naitoki naaa apej meshomo ainyal oloing'ang'e keifa sii nayii neyau imashinini naa keitodol oltung'ani metaa oree ake peeijo keeta naji empuruo naifa nalo naji metaa keinyalita oloing'ang'e nebaki nyii empuruo naa kelo mataa keinyalita oloing'ang'e neetae enaa keiko ake peeliki iltung'anak.

Ore naaji enduata aii tena siai naipireta ene basari tee nkop ekiambu naa keifaa nayii paa keyau ake irbunkei neponu neitabaki naaji wanainchi ore peeku eita eakitia kulo wanachi kuna ena basri neponu nai neitokini aorr naa kila location neeku keya ake enaalo Kuna ropiyini esiana naje neya kuna ena nkae siana naje ore akee peeku ewaita nepuo neku naa ore etii kulo tung'anak ene keyiolo ajo kuna ropiyiani kiyata ee basari nepuo ninche lelo tung'anak leina kop aitoki atooni neuo ayiolou aajo kuna ropiyiani kiata oree eeta nena ropiani teitoki aoor ninche ooopeny neeku ketaki inkera nayii iropiyiani esiana naje neeku ore enkarai najii natii sukul sapuk naaji enaa university enaa naji enkerai natii college neigerokini nayii mateji inkalifuni tomon naayi matejo naaji ake nejia naa ore nayii Kuna kulie naati secondary nepikakini inkalifuni imiet ore ake peendelea najii aiko nejia amu keisho nayii ina meta meeta nayii enkerai naitoki atum arashu meeta enkerai naitoki arikinisho neeku ina nayii nanu adol ajo keisidai teneaku nayii keiko amu keeku naa ake ina rishata eimarie inkera pokin neeku ashuu teneitu inye etum pookin nenoto naa ake esanyata sapuk naa nemeeta sii enkerai naitoki najii aku kelotu ailalamika aashu kelotu naayi intoiwo enye ajo eitu nayii atum basarii amu lasima naake peelo sinye ina tumo apa nagiray aworie naa teine weji enye neeku naa nejia ekununo.

Ore enkisuma e graphic design, naishorutwa te county na keisidai tene nikiti iyiok, esidai na amu kegira aitengen inkera meeta keyiolo sininche ena siai e graphic, eta kengira ailepunyie sininye engeno onkera ang, niaku na kadol nanu ena kisai ena nasita tine weuji, na kisiadi si tine weuji si duo kisidai kisidai amu kengira na ailepunyie sininche kuna kera meeta keyiolo na atas ena siai e graphic niaku kadol sianunu ajo kisidai amu ilepunyie.

Kadol nanu enaa keeta dupoto sapuk teneyauni enkisuma e programming toonkera amuu ore ake duo eweji anaa nkisuma anaake kebol naa nkera lokuny, nidol nkera ajo keaku naa kelala indamunot, keaku keifikiria ninche oleng, keaku kesidai amu keaku naa keyolo nkera matumisi ekompyuta, neyiolo eshomo keyilolo aiprograama ntokitin, neaku teneeta ninye naaji enkiti tokitin nikipoi aiprograamaki, naa ekisaidia naa inakerai, keisaidiasii amu keaku teneidip naaji enkerai sukuul nemeitoki naaji alo aton te ang' oleng arashu kesaku ninye nai teneeta, teneyeu ninye nelo abol cyber enye naa kelo ake abol amu etaa naa keeta ina ing'eno naji programming anaa ninye ne computer, keaku naa eidipa apa anoto ina ing'eno te sukuul, naaku keidim ake ashomo aitumia ina ng'eno ainyaaki duo alo aendelesaiye keon ashu anyaaki ashomo atudum koon oleng. aNaaku kadol nanu anaa ene tipat oleng ana programming arashu ana ng'eno e programming arashu ana nkisuma e programming teneauni naa nkera maitaru aisuma eto era kutitik amu kentelea naa egira ayiolou neentelea ake egira nkera aabulu, neyiolou ina siai omeibung'a naa piipii. Naaku adol nanu anaa enetipat oleng naaji ena ng'eno e programming naa esiai sidsai sii ninye nai teneyauni nkera eiteru aaliki nkera eton era kutiti mataa ore ebulu naaji aabulu peneu, etaa naa ilarin le sokondari ashu emut koleji netayolito naa piipii neibung',naaku neja etiu.

Ore paa enetipat enabae naa, idol naajo etuunoki kuna tokiting. Ore ake peku etuunoki naa, neponunui airragie tenewueji nebo. Ore penetipat enasiai naa, ore na sai vile ore duo sai pee irragieki tenewei, na keji pa teneeku nai eewuo entoki naijo enchan, na ketumokini ake aiteleki orpuya, nabo kata etii enewei netii nkulie etaanikino naa moj. Neku idol ajo kegirai asot towueiting pookin, neponunui abukoki enewoi nebo. Kisaidia naa ena amu, keeku tene mitoki nai aku kelotu neku kegira ashaki metaa naji kinepu enchan, teneeku inepua enchan naa keoni ake orpuya, nitoipi tenewoi. Sidai si amu tenaa ketung'ayioki nai towueiting moja moja ivyo moja moja tidie tidie, na kinyalaki naa amu keeku naa ore na peku eewuo entoki naijo enchan ashu eewuo enkolong, nemetumokini naa aikenoi. Neeku ina pa sidai enewoi, sidai na amu etaa naa ketumokini ake aikenoi nabo kata naa etii enewei. Alang nai tenetapalaki nai tonkulie woiting, kinyalaki naa nai nena kinyalaki nai tenaa kelakuanikino. Idol si di ajo ke ore sai etaanikino aikoji, etaa kedou ake duo enkae egira adoki enewoi, neeku ina padol nanu enaa enetipat ena. Enetipat naa amu etaa naa idol ajo ore nye sai kuna nagira aku netaa kegira ake aku egira adoki inewoi. Neeku ina padol nanu enaa enetipat.

Kore entoki naitadamu nanu ena tenadol ena siai naa ee ore ena nee enkiremore ashu eunore entoki naijo orkikua, idol ajo ke enagira aiteru aabulunye, nidol ajo eewuaki ninye mpaipi nepiki nepiki metaa kila ne neudi empaip metaa ore ake peelo metaa ene wuei netii orkikua neudi ine wuei peetumoki atipika enkare metaa kelo enkare atua ntona. Kisaidia ena siai mau mitoki aata enoshi naiboori enkare sapuk naa mitoki keeku te te wuei nebo iboloki enkare, keeku ilo ake aboloki enkare tidie wuei nelo enkaare neeku meeta ewuei nemejing'ita ake aitang'akino. Kesidai sii ena amu mitoki aaku kegira enkare ale alo alo enkare ainyalari hivo naam meitoki enkare aaku kegira alo ainyalari aiko neija alo aibukori aiko neija. Neeku naa keeku naake ebolokini ake neeku ore ebaiki ore ake peeku erishata nemekure eyeu ntokitin enkare nepuoi aiken tidie wuei amu ata aidipa nai atolimo atejo ewuei nebo eeta napuoi aabolokinye enkare. Neeku tine wueji ake ebolokini enkare, nitoki sii aar enkare tine wuei, neeku ina nanu adol. Kesidai sii ene wueji amu idol ajo italtalamaki ninye naa ore italamaki aiko neija kisaidia naa amu ore ake peebulu mitoki atum meeta oloirobi oibooyo olikae pee mitoki alo enkolong' amu ore oshi ebulu ntokitin nee enkolong' idia alo ina alo ing'orit e e ebulu naing'orita enkolong' ashu aapuo shumata. Neeku meekure eetai enagira aiboyo enkae pee mitoki abulu alo shumata, neeku kisaidia saai ena na naitalamaki metaa enemegira aabulu neeku neija ikununo.

Ore eneikuni tenetumi ena baye ee dukuya naa kepoi aayau impoosho oo weitin naapash arashu empeku napaasha keya niun ena peku nikiyaki kuna poosho kerin arashuu eyau kuna naado neya niun enkae peku nikiyaki inaado neya niun enkae peku nikiyaki kuna kulie naiborr naa ore oshi kuna naado naa keeta ninche inkulie tokiting' amu menya iltung'anak pookin ketii iltung'anak lemenya kuna naado amu oree kuna naado naa ketii iltung'anak laa ore ake peeku einasa neilepunye olodua arashu eitoki ailepunye ake iye kulie moyiaritin neeku keeti oshi iltung'anak oonyoor enda nkae amuu metii naa intokiting oleng' neeku kadol nanu enaa naa keitoki sii aitegemea sininye fertilizer ore fertilizer nitipika kelo nayii metaa keinyalinyalita kuna kulie metaa meeta idol ake ajo kepuo kuna kulie nepuku meeta kulo kulie kalaii nepuku kuna kulie etiu inji neeku kadol nanu enaa ina nkae toki naaji naichangia metaa naa ina naasa tene weji neeku kesidai enaa naa ore entoki naidim naii neyau Kuna naa empeku nayi naidim empeku duo apa naitumiaki kelelek peelo likaw tung'ani ainyang'u ena peku neyau omeitayu inaado nelo olikae neyau inaitayu isikitok nelo olikae neyau kuna kulie kerin nelo olikae nelo nye naaai neitayu kuna kulie naaiborr ashu kuna kulie najo kesikitok neeku kadol nanu enaa inatoki nayii naidim nei.

Enemaana oleng ana kipirta toonkiasin enkolong pookin amuu ore, keaku naa irtum enda ninya, naaa ore sii piintum endaa ninya, naa ore sii piitum endaa ninya nitum enenya sii ninye ormarei nilo, neaku naa mipukoo, meatai aikata ninko piton enkolong nabo arashu enkolong'i are naji enitu naa inya endaa, ore oshi erishata pookin naa kepuo ake ltungana eipang'ita aapo aing'uraa indaa nanya ashu nepo sii ninye aing'oru iropiyiani naapuo aasie nkule siatin, nelaakinye inkera enye sukuuli, neasie nkule siatini aapo aabolie nkule biasharani, nepo dei ninye aapo aing'oru iropiyiani naaponu aapo aaremie ilchambai lenye, neaku enetipat naa ena siai enkiremore tengaraki naa keaku naa itum naa endaa ninya arashu kekau ing'orita naa ashu keaku itumo osiligi lijo, ore ebaki alde lapa ashu ore ebaki alde lari, ashu ore ebaki dei ninye kuldo kule lapatin ogira aaponu naa kaata entoki nagira alo akesu, arashu keeta entoki nagira alo atum ainyaaki naa ainosa, naaku enetipat ena siaai amuu keaku naa ieta osiligi litumie entoki ninya, nchoo ake sii dei eaku ieta osiligi litumie entoki ninya, nitum sii dei ninye insdaa, itum sii dei ninye indaa ninya teneaku naa itekesishe, naaku enetipata ena baye amu keaku naa itum endaa nitontoki sii dei aaku itum sii dei ninye enkae daaa nilo amirr, nitumoki anoto iropiyiani nilo aaasie lkulikae kasin pooki.

Ore entoki naloito tedukuya na ore entoki anloito tedukuya naaore enakila nanyori naata eleorere naa kimaanisha ajo lairemok arashu nolchambai, tadua ena naasita tenewueji na kegira aipim enatoki negira si ai record kegira aiger kuna dakin nayawuaki enewueji neaku kuna tokitin naunito lairemok tidiewueji neaku na kila enkolong tenewueji neponu neaku kegira nai aiger ajo ena eetae ena meetae ena natiiore ena na nji ikununo nji neaku inanagira aendelea tenewueji ,idol ajo keeta embukuore kuna tokitin natii kuna araeni ninche egira aipim neaku ninche ikunono ena ngero ena nanchi ikununo neaku keetae oshi emashini nagirai aipimieajo akaja ikununo kidim ltunganak ashomo ataasishore kidim ltunganak nepuo keeta entoki ashu keeta usaidizi kaji iko ninyel oltungani ashu kinyel enkishui oltungani neaku inasiai nagira aendelea tene.

Kore neikunari ena siai tenkopang naa kedumuni ake enatoki neipangae ake aikunaki inji, nepiki duo pooki wueji, nedumuni ake neipangae nena baoi akiti, neitokini aadumu inatoki naikenieki, nepiki sii ninye aitoki aikoneja, nedumuni taata inatoki nepoi aaeniki naaji olcheni, Indim ashomo ateeniki naaji olcheni anaa intumia onkorini, nilo ake aeniki olcheni mataa keisiang'u sang'u aikoneja. Ore peisiang'usiang'u aikoneja nipik entoki nai naidim neing'uaya lotorrok peeponu aaajing'. Neponu lotorok aajing' ineweji ,neaku ore ena naasitae teneweji naa lotorok ana naji bee farming. Ore ake peeponu lototrok aajing' inewueji netoni naaji, keatae ake ilapatin laa lasima peeponu lotorok nejing' inewueji, netoni nai ilo lotorok teineweji ompaka naa erishata natabaite anaa ompaka neaku naa epoto, ore ake peaku epoto kulo lotorok naa indim naaji aipoto oltungani naaji oiteu ashu iyeuwa naa ninye iyie ntokitin, nkilani anaa saii kuna naata kulo, nilotu alotu aarut lelo lotorok. Ore indipa nai lelo lotorok nintayu enaisho, nintai ake enaisho ore ake peaku indipa aitai inaisho, nijut inatoki nintuko aitobiraaki, nilo ashukoki enaduo toki, nilo ake aeniki enaduake, nintoki apik enapa toki ake aitoki, meinyaai aiko lelo kulie. Ore sii ninye ina aisho naa indim aisaidia amu indim ninye naaji atooko, indim ninye naaji ainoso nkata naji ieta olkirobi, neitoki sii ninye naji ataa ilo amir nintoki alo aitaas iropiyiani enkae siai pooki.

Kore pee eibelekenya ena siai oleng' tenkpo ashuu peibelekenye tene weii oo lairemok naa enyiaakaki naa apa aitoki ayau kuna spirinkila neeku ore akee pee ilo ayau ena spinkler nilotu aun teidie wei oree akee pee iun teine wei nemaana naa ina sprinkler peetumoki naa atipika enkare kila ewei neeku ina naisaidia ina menyaaki ena siai aibelekenya amu keiroshi tenedumu oltung'ani enkare alo ayaa apik eweji neeku ina sprinkler nipik empaip metaa empaip nayaa enkare neepik naa aitabaki nena sprinkler nelo aitamanaa naa aiko nejia neiput pooki weii neeku ina naikuna enkare peeibelekenye ena siai ena nalo oltung'ani adumu alo apik openy nelo aiko teidie wei etaa sii apa enkop epikieki mekuure aa kulo kutitik baketi neeku etaa apa enkop apikieki amu keisaidia naa amu ataa naa ake ketaa naa ake nepikie enkare mekure elo oltung'ani alo abukoki enkare openy neeku ina naisaidia naa metaa meinyakini adupunye teneweji amu mekure eitumia iltung'anak inkufu sapukin etaa emashini naa ake naas kuna mashinini naaji naa sprinkler etaa ninye ake nalo awosh aitamnaa aiput naa enkare kila ewei neeku kadol nanu enaa ina nailepunye oleng' ina.

Ore neikoni teneitobiri ena siai amu ore taa ena siaii naa noshi olpirira naa kesidai ena siai, ore neikoni teneitobirakini naa empeku, keatai empeku naidim nai neyau kunaa nelo aitayu kuna odo ,neatae empeku neidimai nai niko ayau nilotu alo aun nitumoki anoto kulo oorko, neatae empeku naa indim ashomo ainyang'u nilotu alo aun, nikitumoki ayaki kulo sikito, naaku naa impekui napaasha ninye eidimai nilo ayau piitumoki anoto, ataasa naa ena siai. Ore sii dei ninye ena nkae keata naaji enkuluponi naidim naii nintumiya tene, kake mintumiyaa too kulo oodo kake mintumiya too kulo oorok, neatae esiana niindim aituiyai te kuna oorok kake mintumiya too kulo sikito, naaku naa ina naa nalotu aitoki aitafautisha, naa kesidai sii ena siai amuu, ore saii anaa ena naidipa an anoto kuna abilaritin pookin, naa indim ayeu naaji aibelekenya kuna, teniindip anoto kulo ilparera indim aodong'o arashu indim ayeu aisiaga intumiya ng'ae mashini nitumoki aitai naaji entoki naijo juice, ore piilo naji amirr naa ilo juicep naa itumoki naa anyaki anoto iropiyiani, naaku kesidai si naji naa pokira uni amu ataa keidim nintai juice nado ,nintai nintai juice narook, nintai juice ake iyie anaa sii ake ana nkae sikitoi ,naaku naa kepaashpasha aikoneja, rtaa intai njuisi ake iyie duo olkalai pokira okuni.

Enetipata enabaye temurua aang' amu ore paa enetipat anabaye te murua ang' naa eunore arashu ena naa naaku iltungana nepo ainyang'u empekui, neponu aarem olchamba, ore peaku eidipa airemo neponu naa aun kuna tokitikin naatuno teneweji naa enetipat sii enabaye amu ore ake peaku etuunishe oltungani naa eidim oltungani netum naaji endaa sapuk, neidim naa keitumiya to ormarei lenye, neidim neitumiya aitoki likae tungani lemara le ormarei lenye ashu lkulikae dei ninye le ilatia lenye ake iyie teine, neitumiya naa pooki teineweji neidim sii neitoki atum enkae daa sapuk nai, neidim nai nilo alo amir tosokoni ashu indim ninye nai nintoki ake aipotoo iltungana, nilotu amirmiraki iltunganak kulie. Ore ake peaku itimiraka, nitum naa iropiyiani naaku indim ashomo ataasa enkae siai, indim ashomo atimira naaji ake iyie, indim ashomo ake iyie atuuno enkae daa tende, niun enkae tende oonkabilaritin ake iyie pookin amu etaa inoto iropiyiani, nimindim ashomo ainyang'unye naa nena indikin pookin. Indim sii duo ataa itum iropiyiani nilo aasie olikae kasi naijo naaji ilo abol enkae mbiashara, nindim ninye naaji nitum iropiyiani nilaakinye inkera sukuul, niasie ake iyie lkulikae kasin naake iye pookin loidimai nai neasi. Naaku ina nanu paadolita ajo esidai ena siai nai tenkopang eji amu keisaidia.

Ore entoki naitadamu nanu anadol naa etuunoki enadaa tewoi sidai amu idol ajo italamaki neaku keetae ewoi naim oltungani petumoki atodua enegira aikunaki tenebulu neaku etuunoki enadaa tewoi sidai neaku etuunoki mpaipi nepiki metaa Keim enetii inadaa metaa ore ake pebaki olchata obo nintoki aitadoki enkare neaku ore emkare na tewoi nebo ake ebolunyeki nemanaa neaku kisaidia ninye amu mitokini aata enoshi naibukori enkare nai endaa natuunoki amu tenelo abukokini enaoitoi nimitoki aisaidia neaju kesidai ena amu kelo enkare ajo tang tenewueji na ketumi naake enkare tinewueji neaku ore entoki naitadamu nanu nitoki si aaku ena namanaa enkare e drip irrigation na inatoki adol anaa enemaana na ninye aitadamu enasia